Koroi ko ketit nekikuuren tekat ,ako kinyorchin missing osnosiek, kiboishien eng kaa kechobeen kirokwek ak kengotseen eng ngotwa.

Mo komonut boishoni amun konu kelchin en rabinik ak kiome koik amitwogik ak keboishen kechobe mwanik ak korutu en olantugul.

Koroi ko logoyaat nekiboisheen kindoo ingweek sikoteshi ladha, ako toreti chemungoroindet kosiich rabinik.

Boishoni kinete chito konai olekitesyindoito tuguuk chekitesyiin ak ole kikorongondoo chakula ichutet maat nenyolu kechoben kotiana

Kitile ak kiisto usit nemiten kwenet ak kesekenaseken kemengekitun ak kichemushaan, ak kiam ko kakichemushan ak koruur

Nonii ko mucheset neboishen biik en muswoknotetab kasari sikonyorchikee chepkondok yaan kakocchesan.

Abwotee tionwogiik chekiboiboiten keey ak chebo chomiet chekitiene abakora eng kilabisiek

Anoe polisiek, ako bichutet koribe emet ak kalyet eng emet komugul

Angololchini alenyini kaikai toreton ioldewon nyanyik, ingwek ak tugun alak chekomoche

Anoe William ruto ak Rails omollo odinga, William ko kondoinetab emet ako raila komi kiptuibatai nebo emet

Achome booshoni amun toreti biik yon momi rabinik, asikinya en sibitali ak konyorchigei kerichek

En yu kisoiserete kandoindet nekibo emet Daniel arap moi, akoi en tainyi komiten nekikondoindetab emet kora Mwai kibaki

Agere lagok cheesho katunisioshek chebo koria, ago yesho icheget amun mayanat ago moche kosomaso icheget.